Gigo ma jopuonjre onego otim mondo gisom maber en kaka onego gibed gi notes duto mipuonjo gi e klas kendo notes gi onego gindik maler mondo ka gisomo to gibed gi samayot e somogi. Onego gitim tich miwenegi gi jopuonj e klas kendo bang' timo tich, onego giter tijni mondo onon negi, onego gikwa kony seche magin gi pek e gik egik mopuonjgi. Ginyalo kwayo kony kuom jonyuol, kuom jopuonj kendo kuom nyithindo wetegi. Onego giti gi gige somo mang'eny kaka text books mang'eny, ginyalo tiyo kendo gi gige somo miyudo e mbui ka gitiyo gi internet, onego gibed gi paro ma positive, e gimoro amora magiketo ewigi ginyalo yudo. Onego gibed gi dwaro maler seche ma gisomo, ni kagisomo to gidwaro ng'eyo kendo gidwaro yudo hgimaber . Onego gibed kendo jopuonjre mapenjo penjo kendo madwaro ng'eyo, ma luwo jopuonj seche magin gi pek moro amora.

birds noise

Yo machon mar somo noting'o kuma jonyuol tiyogi buge kod sigana e puonjo nyithindo kagin dala. Nyithindo neyudo kony ma achiel kachiel koya kuom jonyuol kod jofamilia gi, mae neber ahinya nikech nyathi achiel nenya yudo kony kuom jii mang'eny mopogore opogore. Mar ariyo, nyithindo yudo puonj mar kido gi timbegi mar aluora kaka gigo duto mitimo e familiagi. Mar adek, nyithindo ipuonjo gigo maginyatimo kagin dala kaka puro, timo ler, tedo, gigi ng'enyne oktim e skunde sani. Mar ang'wen, puonj ma dala onge pressure ahinya kipimo gi puonj mar class. Puonj ma nyachoni be nyalo bedo gi rachne kaka, gige somo nyalo bedo matin, gige somo kaka texbooks, nyithindo be okriure gi jowetene, mamiyo gigo majowetene ong'eyo en onyalo we maok ong'eyo, koro onego riu somo manyachon kod somo masani mondo okony nyithindo oyud somo makare.

cbc en system madwaro riwrok mar jonyuol jopuonj kod nyinthindo mondo mi ochop ewang'e. Moko kuom gik ma jonyuol nyalo timo mondo mi okony go nyithindo en kaka, gi konyo nyithindo timo homework kata tich mimiyogi mondo gi tim oot momigi gi jopuonj gi ngie gi ng'eni gi timo homework gi e yoo makare kendo gi tero. Mar ariyo ,onego gi monitor somo mar nyithindo ka gi ngi'yo bugegi kendo gi ngiyo gigo duto monengo bedni nyithindo nigo. Mar adek onego gi mi nyithindo aluora maber mar somo gi mi nyithindo saa kod nafas mar somo. Mar adek onengo gi riwre gi jopuonj gi skul e nenoni cbc otimore eyoo makare. Mogik onengo gi mii nyithindo support duto ma gi nyalo kendo ma nyithindo dwaro kaka nyiewonewgi text book magi nyalo dwaro kendo gigo duto minyalo nyisgi ni gi nyiew ka gi tero e skul.